Nii ko kit nekitilen Suswe Chebo tuga koroito ko kararan mising amun tilei omitwokik chebo tuga eng kasarta nekitikin ko kakotil omitwokik chechang badabtai namoche ager eng koroi amoche ager Neboishen sitimet noni koboishen mwanik Ako nyoru ngemet koret ngeboishen mwanik teset ab tai nachome ager mising eng koroi ko keboishen sitimet, sitimet ko kimnatet noto ne till Ako torei itundaab emet ndakimuche kenyor Neboishen sitimet kotoreti mising ichuchuchi beit ab kebai tuga akorip itundaab emet kotililit

Lipaneet ap.chepkondok Eng karit notok kipaishee Eng mpesa ,yonitet kepaishee notok kelipan chepkondok iparchini (conductor) nemitei garit notok neparu kolee kakelipan

Boishien anan yomee serkalii koteche tuguuk chotoretii musoknotetab kasari, en emotinwek che tom konyorchigei noton keteche tuguuk cheu cyber caffee, choton chetoretii biik komuch konyorchigei chiton kasisiek chekonu serkalii

Iwendii Eng musomnotet ap kasari KO notok kowirun nyotok kakisir(e citizen ) kokaitiny iwe orit nyotok olekakisoir(log in) atatya keparur tuguuk tugul chekemache keparun Eng oret nenyum nyum